Nĩgetha ngahota kũmenya nĩ breed ĩrĩkũ ngũrĩithia nĩ tondũ breed nĩ mĩthemba mĩingĩ. Kogwo ndamenya kwĩ breed irĩa ikoragwo ci na ngũkũ healthy, ngũkũ ironeka nĩ ngũkũ nene na nĩ inenehaga, ũguo nĩguo ndoraga nĩgetha ngamenya ngũkũ ĩrĩa ngũrĩithia.

Matumbĩ makwa nyũnganagia o mũthenya, ngamekĩra turee-inĩ. Ngamacokanĩrĩria thĩinĩ wa wiki ng'ima. Wiki ng'ima yathira ngacoka ngoya ngatwara nduka-ini kũrĩa ndwaraga, na mangĩ ngenderia arĩmi arĩa marabatara no ndĩmendagaia na maturee.

ĩĩ nĩ ndĩretĩkania atĩ ngũkũ iria cikoragwo ci cia kũrekererio nja, no ikorwo ikĩgwatwo mũno nĩ mĩrimũ, na nĩ irĩ na ũhũthũ ũcio mũno, nĩ tondũ cireketio nakũu, nĩ igũkorwo igĩthiĩ na rĩngĩ igakorwo, ikanyitana na ingĩ ciĩna mĩrimũ. Na cio iria cikoretwo cihingĩrĩtwo, icio nĩ irĩ hinya mũno kũgwatwo nĩ mĩrimũ, nĩ tondũ itirorũra, ci handũ hamwe. Na nĩ kĩo ingiuga nĩ wega gũkorwo ũhingĩrĩte ngũkũ, gũkĩra gũcirekereria nja.

ĩĩ nĩ ngoretwo ngĩrĩithia mbata kĩengei ona mbata mũcinga na ona ngũkũ rĩu ũtiganu wacio nĩ atĩ mbata nĩ ĩbataraga maĩ maingĩ, na, no itirĩ ũtiganu mũnene nĩ tondũ mĩrimũ ĩkoragwo ĩrĩ ĩmwe ona irio ihũthagĩra mũthemba ũmwe, koguo mĩrerere yacio nĩ ta ũndũ ũmwe.

Wa mbere matumbĩ ndũkaga na tĩkũgũra ũgũkorwo kũgũra na thumu o naguo ũgũkorwo naguo, ũguo ũkĩrĩma nĩũgũkorwo wĩna thumu na thumu wa ngũkũ ũkoragwo wĩ mwega mũno. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nyama wa batara ndũrĩtindaga ũgĩthĩnĩka no gũkĩoya ngũkũ yaku na ũgagĩthĩnja ũkagĩa na nyama, na nyama cia ngũkũ nĩ njega gũkĩra nyama ici ingĩ. Koguo ngũkũ nĩ kĩndũ kĩega wĩnakĩo mũciĩ.

Niĩ ndĩna ngũkũ cia kienyeji na nĩ ngoragwo na ngũkũ cia improved kienyeji. Ngũkũ ĩrĩa ya kienyeji nĩ ĩrekagia na ĩgakorwo matubĩ mayo ciĩna njamba ũiganĩirie hamwe na njamba matubĩ macio nĩ ũkuoya na ũkaigĩra, na nĩ ĩhotaga gũkomereria matũbĩ mau ĩgakorwo ĩgĩtũrĩkia njui. Nayo ĩno ĩngĩ ya improved kienyeji ĩyo ĩrekagia through out no matũbĩ mayo no woe na ũĩgĩre, nayo ngũkũ ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩĩ nditũ na ĩĩ ngũkũ nene, kwoguo ũtiganu ũkoragwo ũrĩ ũcio.

Ũmwe nĩ mũrimũ wa kĩhuruto, ũcio nĩ mũrimũ mũru mũno nĩ tondũ ũkaga ũkanyita ngũkũ, na ũkona ngũkũ no kũgũa iragua itarĩ na rĩngĩ caĩni igũkwonetie mbere, kana ciagĩa na mũrimũ ũcio thĩiniĩ wa ĩtũra cithiaga cigwatanĩtie, koguo igakua o rĩmwe, na nĩ mũrimũ wa ũkoragwo ũkĩrehwo rĩera-inĩ, koguo ũthiaga na rĩera. Then nĩ kũrĩ mũrimũ ũngĩ wa maitho, cikaimba maitho-inĩ taarĩ mathundo, igakorwo maitho mau makĩrĩra na rĩrĩ rĩngĩ ũgakora ngũkũ nĩ ihinganire maitho ona ndĩrona. Nĩ kũrĩ mũrimũ ũngĩ wa kũharwo, ũkona nĩ iraharwo, nĩ iraharwo mũno, ingĩ iraharwo nginya thakame. Na niĩ ngoragwo na, hee mũtaaramu ũria hũthagĩra wa kwa ngirigaca, ũcio nĩwe thiaga kũrĩ we na akahe ndawa, na agoka agathondekera ngũkũ ciakwa na ikahona.

Nĩ andũ magakorwo manyitanĩte rĩu makanyitana wega na magakorwo mwĩna gĩkundi mũrathiĩ na mbere nakĩo kĩa ũrĩmi, koguo hĩndĩ ĩrĩa mũrenda mahiũ manyu na mũgakorwo nĩ mũraranĩria wega na andũ a ngirigaca kana andũ arĩa rĩu mũkoragwo mũkĩhũthĩra thĩiniĩ wa itũra rĩanyu, andũ acio mwamahũthĩra nĩmokaga makamũthondekera nginya mburindi na nĩgetha mũkagĩa na mĩthiomo.

Mathĩna marĩa manene mangĩkorwo magĩtũgiya thĩiniĩ wa mahĩũ maumanaga na mĩrimũ na kana gũkorwo ũtekũiga mahĩu maku wega. Ũguo ũgakorwo rĩngĩ kiugũ kĩrĩa ũraiga okorwo nĩ ta ng'ombe yaku nĩ kiugũ gĩtarĩ kĩgite, ng'ombe kũrĩa ĩrarĩra, kũrĩa ĩrakoma nokuo, koguo ng'ombe iyo ĩgakorwo ona ndĩrĩ na handũ hega ĩrakoma. Koguo kũngĩgĩrĩrĩria nĩ gwakĩra ng'ombe ĩyo wega, mahiũ mau maku ũgakorwo nĩ ũmakĩire wega na ũgakorwo nĩ ũmeheranĩtie na ũhoro wa mĩrimũ.

Haha no njũririre mũtaaramu wakwa, nĩtondũ ndirĩ ndeciria nĩ kũrĩ mogwati, makoragũo makĩrũmanĩrĩra na gũthecwo kũu kwa ndume, ona ndikĩrĩ ndeciria ũguo. Nĩngwethana na mũtaaramu, wakwa, ũrĩa njaragia nake wa, mahiũ, na nĩgetha andarĩrĩe wega mogwati marĩa mangĩkorwo marĩ ho, tondũ niĩ ndingĩhota ona ndirĩ ndeciria, nĩ harĩ mogwati ta mau.

Okaga maita maingĩ o ta ũrĩa kwahoteka, nĩ tondũ nĩ wega gũkorwo agĩbuatanĩrĩra na mahiũ. Nĩ getha akamenya gathĩna karĩa karaingĩra, ndagĩka o yothe, na karĩa kangĩkorwo gakĩgia ng'ombe. Koguo nĩ okaga maita maingĩ, maingĩ maingĩ, ũguo nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩmenya nĩkĩĩ kana nĩ thĩna ũrĩkũ ũra..

Mũrimũ wa mbere, nĩ wa mathundo nĩ guo wĩtagwo. Na ningĩ nĩ kurĩ mũrimũ ũngĩ wĩtagwo wa mũrirũ, ũcio nĩ ũrĩa wĩtagwo foot and mouth. Na mĩrimũ ĩno nĩ tũmĩtangagĩra, na gukorwo tũkĩhe ng'ombe citũ njanjo hĩndĩ irĩa thirikari ĩyenĩrĩra atĩ nĩ kũrĩ na mũrimũ ũmĩrĩte, na nĩ kũrĩ na njanjo ithecanagwo. Koguo kũrigĩrĩria nĩ gũĩtĩkĩra gũthecithia ng'ombe hĩndĩ ĩrĩa irathecwo.

Ĩ nĩĩteithĩrĩrie nĩ tondũ andũ aingĩ arĩa mahotete gũkorwo makĩũrĩma aah fish pond nĩmakoretwo magĩthũkũma mũno matura-inĩ maya maitũ. Thĩna ũrĩa mũnene ũkoragwo ho nĩ wa maaĩ, ũguo nĩingĩenda thirikari ĩteithĩrĩrie andũ na ũhoro wa ũrĩmi, maaĩ ma ũrĩmi nĩgetha maaĩ macio mũndũ akohota gũthiĩ na akakũhingĩrĩria na agakorwo agĩthondeka fish pond yake na agakorwo ũrĩmi ũcio wa thamaki ũgĩthiĩ igũrũ

Nĩ gũethana na ngombe icio cia tena na tũike ũrĩa twekaga tene tene twa nyitaga ngombe tũgatwara kwa ndũme ĩkarũgĩrĩrwo nĩ ngombe ĩkarũgĩrĩrwo nĩ ngombe iria ingĩ, kogũo tũkĩenda ũhoro wa ngombe icio cia tene no tũcokereire maũndũ marĩa twekaga tenena marĩa mekagwo nĩ acĩarĩ aitũ ma ngombe icio cia tene twage gũkorwo tũkĩhũthira iria irekwo breeding cia kĩrĩu.

Nĩ gũongerera ũrĩmi ũgagĩkora ũgagĩkora ũrĩ na gĩcigo kĩnene kana ũthie ũgakĩgũra kana ũgakombora mĩgũnda mĩingĩ ũgagĩkora wĩna kũndũ kũnene ũrarĩma kana kũndũ kũnene wĩna mũgũnda mũnene ,kogũo hĩndĩ ĩyo nĩ ũgũkorwo ũkĩongerera arũti wĩra agũakũ kana kũongerera mahiũ, mahiũ ũngĩkorwo wĩna maingĩ nogũo ũgũkorwo ũkĩendeka aruti wĩra aingĩ.

Ng'ombe nĩ kũrĩ jersey, nĩ kũrĩ guernsey na nĩ kũrĩ Fresian. Nacio mbũrĩ nĩ kũrĩ iria twĩtaga cia maguoya, ng'ondu, na nĩ kũrĩ mbũri mbũri iria, tũrĩa tũceke, o na nĩ tuo tũthenge, na mbũri cia iria. Gĩcigo-inĩ gĩkĩ wega wacio nĩ atĩ, nĩ ciĩkaga wega tondũ nĩ ihotaga gũkorwo ikĩhotana na rĩera rĩa gũkũ rĩa gĩcigo gĩkĩ.

Nĩkũmenyerera, kũgayania, mũgũnda waku, ũgakorũo ng'ombe ciaku nĩkũhingĩro ũhingĩire, na nĩgetha ũkorũo na part imwe, ya, gũkorũo nĩũrahota kũngania thumu waku na ũgatũara hakuhi o mũgũndainĩ waku, kũu mũgũndainĩ onakuo ũkahanda mahuti maku, kuoguo ũrakorũo ũkĩhota kũruta mahuti maku o mũgũndainĩ ũcio waku, na ũgakorũo ũgĩbidi ng'ombe ciaku, na gũgakorũo na ũhoro ũcio wa wingĩ.

Nyamũ ciaku ũngĩkorwo ũgĩcirora wega na nĩ ũracithondeka wega, nĩ ũracihe irio wega, noguo igokorwo na umithio mũingĩ. eeh kwa mũhano tuge nĩ ngũkũ, ngũkũ ũngĩmĩhe wega irio, o ũrĩa ũramĩhe wega irio, noguo ĩngĩkũhe nyama njega na ĩgakorwo ngũkũ ĩyo nĩ nditũ. Wa kerĩ, matũmbĩ namo nĩ ĩkũruta wega, koguo ĩgakorwo ngũkũ ĩyo rĩngĩ nĩ ĩrarekia o mũthenya o mũthenya ndĩraga kwaga gũkorwo ĩgĩkũhe matumbĩ. Okorwo nĩ ng'ombe, o ũrĩa ũramĩhe irio wega na ũramenyerera irio ciayo noguo ĩgukũhe iria rĩing,ĩ na ĩkorwo ĩgĩgũciarĩra ng'ombe.

ĩĩ nĩ kĩonekaga mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa, kũndũ-inĩ kũrĩa kwĩna thumu mũingĩ, kũrĩa kũnoru nĩgĩkũraga mũno na tũkĩhũthagĩra kĩ nyeni, nyeni cia kũrĩa irio nĩ tuge ta ngima, koguo nĩ nyeni njega mũno na nĩcikoragwo igĩkũra mũno handũ harĩa hanoru koguo ta thumu-inĩ wa ng'ombe nĩ ũgũthiĩ ũgakora nyamũ icio nĩ ikũrĩte hau na nĩ njega mũno mũno mĩgunda-inĩ.

Nĩ wega gũkĩiga handũ hatarĩ na riũa inene, handũ cool, handũ hahĩhu wega, na, nĩ kũmenyerera kũiga wega, oguo wakĩiga wega, nĩ gĩtikahũkaga nĩ kĩhotaga kwĩnyitĩrĩra wega, na hĩndĩ ĩrĩa ũraruta thĩiniĩ wa kĩhonge kĩu kiayo, nĩ wega kũhũthera kahiũ.

Nĩ irio cia kwĩgagũra, rũci-inĩ na cia naihenya, nĩ tondũ nĩ indo ikoragwo ithondeketwo o wega na nĩ ciharĩrĩkĩte, koguo ũrokĩra ũkoya na ũkahũthĩra. Tene twahũthagĩra ngwacĩ, no mũhaka ũngĩakĩhandire na ũcoke ũkorwo ũkĩenja nĩ getha ũcoke ũtherũkie ũharĩrĩrie. No rĩu gĩkĩ ũrathiĩ nduka-inĩ ũkagũra na ũgatuĩka wa kũhũthĩra rũci-inĩ.

Nĩ ngoragwo ngĩciria nĩ breakfast njega. Wa kerĩ, rĩrĩa ndona ũũ nĩ menyaga atĩ nĩ kĩndũ gĩthondeke wega na nĩ kĩndũ kĩhũthĩrĩtwo na tũindo twega, na kanyamũ kau nĩ gathondeke wega nĩgetha gakarekania. Wa kerĩ, ageni. Rĩrĩa ndona ũguo nĩ ndĩĩciragia ũhoro wa ageni.

Ngũkũ, ũkorwo na ngũkũ na ũkorwo na maguta na thaburia, ũkarange wega, ũruge kagukũ gaku. Ũcoke ũkorwo na biribiri na nyanya. Indo icio nĩ cio wagĩrĩirwo gũkorwo naci nĩ getha ũhũthĩre ũthondeke kĩndũ gĩkĩ.

Gwĩkĩra hinya mwĩrĩ na nĩkĩhũthagia maruga mũno tondũ gĩtĩrĩ na mahũthĩro maingĩ, mĩthondekere ya kĩo ikoragwo ĩ ya naihenya, ya gũthondeka irio cia naihenya nĩ tondũ ũrabatara o mbembe na mboco na tũ spices twa gwĩkĩra igũrũ kogwuo nĩ irio cithondekekaga na ihenya mũno, nĩ irio cia naihenya na nĩ irĩ hinya mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ.

Nĩ gũkĩgetha wega ũkĩmenyereire, ũgacoka ũgakĩiga handũ hahehu wega, na ũgacoka ũgakĩiga handũ hatheru, handũ hatarĩ na gĩko, hatarahutania na gĩko. Ũguo kĩndũ kĩu no ũkĩige mũno rĩngĩ, gĩtũre hau. Nĩ tondũ nĩ mũthemba wa matunda, nĩ kĩronekana no gĩikare ihinda handũ hagĩrĩru.

Nyambaga gũthambia, ndarĩkia gũthambia ngacoka ngatinia kanyamũ kau ke hau mbere, niĩ ndĩaga wothe hamwe na makoro mayo, ngamĩkaria weega, ndamĩkaria ngatanuka ngameria me mothe. Na nĩ kũrĩ mũndũ ũnyitaga akarĩa akaruta makoro maya ma igũrũ akarĩa manyamũ mau me thĩiniĩ tu, kĩrĩa gĩ thĩiniĩ tu no niĩ ndutaga kanyamũ kau ke igũrũ kairũ ngacoka ngatanuka woothe ngameria me mothe.

Haha nĩngũkorwo ngĩciria ũhoro wa, irio cia kũĩgagũra rũcinĩ. Bado rĩrĩa ndona ũũ nĩndĩciragia ũhoro wa mbiacara. Ĩno nĩ mbiacara, ũngĩkorwo ũkĩhũra, ũgathiĩ ũgathondeka na mũtu waku, tũciĩtaga ngumu, tũgacoka tũgathiĩ, nĩ mbiacara. Rĩu niĩ ngũkoragwo ngĩthondeka, ũgathiĩ ũkendia, na ũgakorwo ũgĩthondeka mbeca.

Ngombo nyingĩ iria andũ mahũthagĩra kuoya mũno thĩinĩ wa kaũntĩ yakwa nĩ ta kuoya mbeca na thimũ, nĩ tondũ mbeca cia thimũ nĩ iheanagwo na ihenya. Na nĩ ukoragwo ũkĩhota gũciĩtia na ndagĩka nini mũno, na ũgakorwo ũkĩheo. Koguo mbeca iria nyingĩ mũno nĩta mbeca iria tũrahũthĩra na ihenya, cia hi na hi. Mbeca icio mũndũ nĩ ahotaga gwĩtia na ihenya, ũkahota gũkorwo ũgĩciamũkĩra.

Etĩkĩre kũrũmĩrĩra mawatho ma ndagĩtarĩ na ningĩ etikĩre kũhũthĩra ona ndawa ũrĩa erĩtwo. Ũndũ ũngĩ agĩrĩirwo nĩ gwĩka na ingĩmutarĩrĩria, ingimũtaara naguo, nĩ akorwo arĩ na kandi ya ũrigiti ĩrĩa rĩu tũrahũthĩra ya SHA na nĩĩkũmũteithia.